Mae en pitho kich. Pitho kich ni, en ga tich madwaro kumoro manikende, mano e achiel kuom gik ma asewinjo, pitho kich ok dwar kuma jamni wuothe mathoth, pitho kich okdwar kuonde ma chapni nge'nye. Achiel kuom gigo duto masewinjo kosetimore kuma ipithe kich en ni jogo mapitho kich osetemo matek kendo osepitho kich kendo osegero mieregi mathoth kaluore gitich mar pitho kich jogo mapitho kich, osekonyo ji mathoth kaluore gi mwandu ma wuok e pur magitimoni, gisekonyo johala mathoth gisekonyo jo twoche mathoth, kich achiel achiel be osenego ji mangeny, nikech kich ka owuok ma opor kuomi mokayi, to tonyni mondo obed ayot ok yot, koro gigo duto masewinjo kaluore gi tijni gin mago, kich nyalo kayi.

Yore mikwayo godo kony e aluorana gin yore mopogore opogore mokuongo kwayo kony nyalo tiyo gi namba mochiw mar jogo machiwo kony kigocho negi. Gima chendoga e nambani en ni ka in e aluora ma network tin, mondo samoro igochi mondo oyudi kata iyud jogo midwaro mondo ochiwni kony kata jo ambulance seche moko ok yot ka network tin. Mar ariyo, chiwo kony ni ok en gimoro ma kata ang' isegocho to chopom piyo piyo kaluwore gi samoro apaya maricho mar gwenge mawadakie. Kendo inyalo kwayo kony ka itiyo gi milome, igoyo milome ka jaduong' gweng' kata igoyo milome mondo ji oyuor mondo okonyi. Milomeni samoro mondo igoye, dhano oluor mondo ochop iri nikech samoro giwuo ni iwuondori to kata in ng'at moro magala gala madwa himo gi ei aluora magidakie. Koro mondo iyud kony mapiyo piyo yudo ga ka seche moko tamorega mayot. Ok en gima yot ahinya e aluorana but temo to jok mokom temo but ok en gimayot ahinya ma inyalo yudo.

Ee natiyo gi nambani gi namba matiyo go ni e weche mapore apoya endalo mar korona kata Covid apar gochiko. Kane chich moro obedo ekor gweng' to noyieni goyo simu mondo inyis jo thieth ni kata lakteche ni gima kama ochichi e piny kata tuo moro iwinjo ka chapo dendi. E ne inyalo gocho lakini luoro to pod ne thoth omiyo jok mane chirgi ng'eny ne tin, nikech ne ing'eyo ni kane igocho to ne idhi pandi ei anyuondi. Koro samoro ne ok obedga mayot ahinya mondo igoch agocha aching' ma iwach ni jogo ni kama kama, lakini namba mane tiyo to ne mana ma. En mana ni mondo ne iwach ni ang'o kama kama ochapowa to ne ok yot nikech kiparo ni idhi wacho to idhi bedo idhi kani kuma opogore gi anyuondi to kata kakoro ni tho ne oneno ekor gweng' to ik be ok iki gi anyuondi. Koro ne en gimoro mane ochapo ji ahinya ndalo mane kovid apar gi ochiko ne nitie

Achiel kuom pek ma jochiw kony romo godo kata rado godo e gwenge kaluo ka gidhi chiwo kony., gin maduong' mokuongo en yore. Yore makaluowa koni iyudo ka ok gin yore makalore mayot. Ka koth ochwe to ng'ato ne ringo mondo chiw kony kamoro, iyudo ka nyaka deko moro bedie kaluwore gi chuodho mapod odinone kata pod omake e apaya. Kaponi ni geche gi ok gin geche manyalo muomo chuodho kata yoro chuodho to iyudo ka gimoko. Mar ariyo, jogieki kobiro ni mondo ochiw kony, jomoko yudo kagin jowagunda. Gin jogo mawacho dho ngere, gin jogo mawacho dhok moogore opogore. Ka gibiro eipiny luowa ka giyudo ka jogo ma wan godo e aluora bende okia wacho dholuo. Okia wacho dhok magiwinjo. Iyudo ka samamoro joma giyudo gin jogo madongo makadholuo ema ging'eyo to ok mamoko go giyudo katek koro mondo ng'atomopimni tek. Shida mayudogi en kama kama kata kony ma onego gitim, giyud ni rom nang'o chal nang'o iyudo katek nikech dhok mon do ji owinji iyudo ka tek.

Gini riwruok ni anyalo wacho ni nosekonyo to kendo pok okonyo ahinya. Riwruok ni osekonyo ni mar pesa mane kalo e lwedo mangeny iyudo ka koro lwedo ma okale ma thoth onge, iyudo ka ne lwet apar mane okale to koro onyalo kalo kata e lwedo abich. Mano koro ka ne po ni jo chiemo ne ng'eny to sani jo chiemo odok chien. To kata kamano to pok okonyo ahinya, omenda pod itiyo go atiya ma rach ni mar jo gi gin mana joka. Ee jo gi gin mana joka. Omenda ni pod luar mana e lwet gi kata luar mana e jo abich to joka bimbe gin mana joka bimbe koro jo gi pod yako ayaka, jo gi pod chiemo achiema. Nikech iyudo ka koro kae pes te oket kamoro achiel kendo gin e mbui, e mbui ni gin ema gi nyalo chopo e kendo gin no ema gi nyalo ng'iye ma gi rang ni omwom ma rom kama ema ni ka kata sendi ma rom kama ema ni ka koro iyudo ka yot mar ni mondo gi kwale ji gin be pod nitie omiyo gik ma ogeng' to pod tin.

Mae en uber, geche mar ji giwegi magiloso ma ng'ato nyalo gocho negi to luongogi to giting'o to ichulogi pesa. Tijni gima omiyo oberna mokuongo en ni inyalo gocho ne ng'atni to en gi singruok ma odhi chopo. Ka owacho ni obiro, to obiro kata in mana e dhoodi, irite iyueyo to ang' ing'eni ka ang' ochopo modeko lakini odhi biro nikech odich gi pesano. To mar aryo en ni en thuolo, inyalo kata yudo ni in ema igocho ibet e garini oting'i kendi. Gima omiyo Uber ni rach maduong' momiyo ok anyal here seche moko en nengone man malo opogore gi geche ma ang' Idhi yudo e sitej nyamburko ma ang' idhi idho e sitej beche nyaka koro pogre kode nikech kae chalo gima omiyi nyadhi moro in kendi to geche mag sitej ka to iting'i oting'i ma ofundu gi dhano koro mano ema omiyo anyalo here kata ok anyal her

Lokruok nitiere e rwakruok mar jo gweng'wa kuom rwakruok mar joma chon. Ka ang'iyo ma ber to joma chon e sigand gi ni irwako pien dhiang' to ni tweyo e nungo iumo go mbele gi chien. Gi sani iyudo ka pien dhok gi tinde ok thor tiyo godo e rwakruok dhano odonje lweni mag jo wagunda lweni mag wasunge e ma sani ji rwako. Opogore gi jo ma chon ma ne rwako pien mag jamni kata oboke. Sani ji rwako lewni ma opogore opogore nyaka lewni ma iye dhano rwako mo opogore opogore ,koro nitiere lokruok kata pogruok e i rwakruoge gi. Rwakruoge gi ok ane ka oseywayo kido mar jowa ma chon ahinya but moko to oseywayo nikech pod iyudo ka tigo moko pod ji tiyo godo to tigo gi ne gin tigo ma ne itiyo godo chon mano to oseywayo. Akala be nitie jo ma pod rwako akala, akala en twech kata rwakruok ma ne itiyo godo gi jowa ma chon koro moko nitie ma oywayo rwakruok ma chon.

An gipacha apani jotich mag thiethgi onego ochak gimoro ni dhoot ka dhoot. Kampen mar dhoot ka dhoot. Nyamrechni onego owuothi e dhoudi mag gwenge ma girito. Giwuo gi ji emieregi achiel kachiel. Dalani kende ema ibede thuolo, kata dalau kende ema ibede thuolo. Ka ng'ato obiro opimi dalani, kata dalau to iyudo ka in gi chir moro nikech ing'e ni in kendi kode e aluorano kata in kendi kode edalano ming'eyo ni jaoko moro ok nyal biro ma penjre mang'eny nikech oyudi edala ni, to kata thiedhno, itimoni e dalani. Moloyo kaponi dhano kata ji owuok ni idhi tim negi pim ei osiptal maji romo gi ji mopogore opogore. Seche ma jogi owuotho moromo gi ji mopogore opogore, ema kele guilt kata luoro moro marni ng'ane onena koro idhi wach ni opima ng'ane dhi chako ng'ado bura ni achal kama. Ng'ane dhi chako ng'ado bura ni hali na en kama. Koro dhoot gi dhootno ber.

Puonjo jatuo kapok opime tuo mar ayaki ber, ni mar oketo hikruok moro e paro mar ng'ano ma idwa pim, ochako paro ni asewutho machalnade kata asechuonyora kanye gi kanye, obedo kong'eyo ni aler kata gimanyalo biro to nyalo biro mabuoge, koro puonjruok kata puonjo jatuo ka pok opime ayaki ber, to ka po no miya thuolo mar bero gigo mag pimo tuono kod puonjruogno, anyalo bero kaluore gi gigo mitiyogodo sindene kata oboke mitiyo godo e pimo tuoni mondo obed moko ma gin ma kiwangogi ni malo, like molosi maber ma oknyal bedo ni gin gigo mok ti, iyudo ka ospitende moko nigi ma faulty, kasto chiwo chiwo gigo mag pimo ayaki nono bende anyalo gombo ni mondo oketi e osiptende mathoth mondo gichop ne ji kasto en loso kaka jipimore mondo ji onge're te.

Magi gin ler moketi mondo omeny apeyini kata chichni mag gwenge kata aluora mawadakie. Ler gi shida maduong' mayudo giga en ga ni mikelo ok gin mabudho. Ok gin matiyo mabudho winy be oketi gi moko magala gala ma winy yudo kaka sore eiyegi magedi mawuo wechni ma kethgi, koro endalo mabiro ka poni an ema omiya ni alosgi, to anyalo losogi moko motegno mangima gi pod nie piny moridore manyalo budho mondo ler onen e apeyni wa kasto anyalo medo ketogi mondo gibed madongo ma ngufu gi nyalo budho. Iyudo ka moko nitiere ma tho piyo kwansa moket e chichni, ok gibudhi gi ler, iyudo ka power gi tin kata tekre gi tin ginyalo liel mana bang' seche moko to iyudomka oserumo ma mach orumo kuome maok onyal menyo ler kendo. Koro anyalo gombo ni mondo kikelo gi kendo to kel mabecho motegno mangima gi itie kendo manyalo rito aluorawa gi ler motegno mosiko.

Tijni gima miyo ahere en ni giuso gik mokote ma inyalo dwaro. Obed gigo mag sitima, obed gigo mag ot machalo chiemo, obed rwakruok, obed twech giuso. Koro gigo duto ma inyalo mdwaro e Kilimal tinyalo yudo kendo nyao choponi. To gima gini rach na godo inyalo yudo samoro ka gino ma onyisi kata ma otang' ni e picha, ka ang' idware mitimo order iyudo ka ochopo to en gino ,mopogore ahinya gi gima ne otng' ni e picha mondo ine. Opogore kendo ok ine ka en gima oromo yuare ahinya kata en gima ose bedo ayot ok en gimoro otegno manyalo bugho. Ka en bag to iyudo ka en bag maok otegno, kata kaen wuoche to samoro inyalo yudo ka wuoche moko ok otegno. Ok ni ntee but moko to iyudo ka richo. Mar ariyo en ni samoro mondo ochopni e gwenge mag mai gwenge ma richo richo iyudo ka ok oyot mondo ochop piyo piyo koro onyalo budho mondo giri ma i norder kata gima neioro ochopni.

Ma gi gin jodolo kata jotend kanisni. Jotend kanisni gi gin riwruok mar jotend kanisni ma opogore opogore, obed kanisa mar kopere obed mar anglican, obed mag jo luong ma ogik, obed kanisni mag jok ma owar obed jo sda, en riwruok ma oting'o jo gi duto ma obiro kanyakla mondo iwach weche ma nyalo jiwo piny kata ma nyalo tego piny, mondo owach weche ma nyalo kowo sirkandwa mar Kenya. Jo gi eki konyowa e alam, jo gi eki seche ma oneno ka pinywa odwa dhi ma tek to gi omonwa mondo gi lamnwa kwe .Gi kwayo jopiny kendo ineno ka seche ma gi wuoyo to dhano be moko winjo gi ji neno ni yawa wadog chien mondo kwe obed e pinywa, wadog chien mondo kwe obed e sirkandwa. Koro jo gi gin jo riwruoge mag kanisni gi riwore kanyakla mondo gi kwer kido ma rach ma nyalo nya e anyuola, gi kwer kido ma rach ma nyalo dhi mbele e sirkandwa, to kendo bende gi kogno e jo go ma oyier, gi lamo ne gi ka gi tayone gi mondo piny oriere.

E gwenge mag hoho mag okak, oting'o kauntis apar ga ang'wen. kauntis apar ga ang'wen gi nitiere kauntis kaka Marakwet, Kajiado, Narok, Kericho, Nandi, Samburu, Naivasha, wan gi Wasingishu, wan nyaka gi Trans Nzoia, wan gi Turkana kod Baringo. Kauntis gi oting'o oganda ma opogore opogore kendo jo dak gin dhano mo opogore opogore. E i hoho mar okak gi wayudo ka nitiere jo lang'o ma opogore opogore, wan gi kalenjin, wan gi jo samburu, wan gi maasai. maaseche yudore e hoho mar okak, wan gi kabila kata mila moro mi iluongo ni oromo. Oromo ni be en kabila ma yudore e kauntis ma yudore e hoho mar okak. Kanyo kanyo bende e hoho mar okak no wayude oganda ma chalo kaka okuche. Okuche bende nie e hoho mar okak. E i hoho mar okak gi oting'o oganda ma opogore opogore, ma go maasai, oromo, kalenjin go ma ne.

Ma en pur mar oganda ka arange kata ka ang'iye. Pur mar oganda en pur ma dwaro puodho molosi maler nikech oganda buya oingo, oganda ka buya omako mang'eny, ti iyudo ka olokore ma kwar. oganda ki ni puro to odwa ni ojiwne lo obiwne lo. Mondo oganda ni onyag ma ber, odwaro kweru mi ipuro godo, ma ok twom, kwer ma tin ma ok twom tiend oganda. Oganda ni sa mi ipure odwaro bende ku ma iolo, gigo mi biro ti go ki iolo ne pi, mondo okwoye to odwaro yath mi igoyo kuome. Koro mondo opurre ma obed ma ber odwaro kwer ma tindo mi idoye go ma ber. Oganda ok inyal twomo gi kwer dhiang'. Nyaka idoye mana ma ler to mana gi kwer ma tin ma ok twome ma ture. Odwaro yath mondo okwo kuome ok di chiel but di riyo kata mana di dek. Biro luore gi kar ofukoni. Oganda ni be dwaro kuma gwen ok nitiere mang'eny ma ok bi chamo kothe. Koro mago e gige tich mi idwaro e puro oganda.

Tijni ka aneno to aneno pith mar dek, puro mar dek, ka anene to aneno ohala be ma wuok e pur mar dek. Ka aneno tijni to achako aneno gi ma wayudo kata mor ma wayudo kata nengo ma wayudo kuom kwasetiyo gi dek kata ka wasechamo dek. Dek en chiemo, dek en yath. Koro ka ng'iyo ,ka anono to anono tij ni to aneno ka en dek ma opur, opure e puodho ,ma ok duong to be ok tin to opure ma ler to moko nitie ma oseng'wedi. Degni en alot to en chiemo, to en yath be, jo moko tiyo gi dek e yath, jo moko tiyo gi dek e chiemo. Koro ka ng'iye gi ma obiro e pacha ka anone ma ber, mokuongo en chiemo nikech ka anene to aneno chiemo, ka anene to aneno gi ma yude ka po ni opure ka ma. Mano e gi ma aneno kuome.

Ber ma ayudo kuom timo tijni kata ber ma ayudo kuom pidho gwen, en ni mokuongo gweno ka apidho to an gi chiemo ma chiegni buta, gweno anyalo chamo, gweno achiel achiel ayudo tong' kuome, ichame, tong' ma ayudo kuom gwenoni anya chielo to achamo kata anya chwako to achamo, tong' ma wuok kuom gweno anya tiyo go e tet ma opogore opogore, anya chielo tong' ni to atiyo godo e keto mkate, ariwo gi mkate ta achamo. Tong' ni anyalo chwado to ariwo gi chak gi ngano ka atedo kek .Tong' ni be en gi ma ber e ka ng'ato omadho sum to anyalo chwado to amiyo ng'ato to madho mondo ong'og sum ma en godo kata ma ochamo. Koro ka ang'iyo tijni to en gi olemo ma thoth ayudo e chiemo ma opogore opogore, konyruok be ayudo kuome, ka an gi gwen be an gi dala, dala mor, dala ok ni kende. Mago e gik ma ayudo kata ber ma ayudo e tich mar pidho gwen. Achamo ring'o mar gweno gi moko ma thoth.

Gini ni gi nengo ne jodak mo mar luora na nikech ka gi neno ka oket ne gi kuonde ma mag logo lwedo to paro moro biro ne gi yaani gi chalo gi ma oparne gi ni lwet gi onego bedni dong ma ler seche te, onego bed ni gi logo seche te. Koro gini ni gi nengo nikech ka ji oseneno to ji dhi timo. To okelo ne ji paro mar watim cha, to paro mar watim cha ka osebedo to twoche mag nyaldiema ma thoth ma bedo ga e lauora biro dok chien, kata biro rumo nikech koro obiro yudo ka ler oket e rang'iny ma malo. Kendo obiro yudo ka dhano ni gi paro ni onego bed ni ka pok atimo gi moro to alogo, onego bed ni ka aa e choo to alwoko lweta, onego bed ni ka amulo gi marach to alwoko lweta, ka amoso ng'ato to alwoko lweta, koro gini obedo gi nengo nikech ka okete kama to ji biro paro ni yawa abed maler alwok lweta, abed ma ler alogi, ka amoso ng'ato to alogi. Mondo kata an bende ka ne an gi two to kik twona ni kowre ne ng'a machielo kata ng'a machielo kik yud twona ni kaluore gi koso ler mar lwedo ma ne aketo. Koro gini ni gi nengo nikech obiro dwoko twoche ma biro kaluore ni koso ler nitiere.

Hoho mar okak ni gi kuonde marahuma ma jo limbe dhiye ma tim e limbe. Wan gi gate mi liluongo ni Hells gate ma en kar gengo ne lee, ma dhano wuoke ma dhi mane ma nitiere e hoho mar okak. Hoho mar okak nitiere e hoho mar okak. Hoho mar okak nitiere kuonde be ma jo limbe jo dhiga neno ma ni gi aoche kod ngeyi. Ngeyi mar okak ma ja ywa ji ahinya en ngeyi mar Elgeyo. Aoche bende wan go ma opogore opogore ma jo limbe wuok ma dhiye limbe e hoho mar okak. Wan ga aora kaka mar Turkana, wan ga ora mi iluongo ni Bogoria, wan ga aora ma opogore opogore ma ni e hoho mar okak. Ma gi te dhano wuok kata jo limbe dhi mondo one gigi duto maber e hoho mar okak no.Wan gi Bogoria, Baringo ,wan gi Turakana, wan gi ngeyi nyaka mar Elgeyo marakwet

Dhok mawacho maler, gin dhok mar dhoga mar dholuo, awacho dhoo ngere, awacho oswayo. Mago duto dhok adek go gin dhok mawacho maler maonge shida mora mora ee, awacho oswayo, awacho tho ngere maler maonge shida, kendo awacho dholuo maler maonge shida mora mora.

Kangi'yo ka to aneno kagimaa en puonjruok, maa otingo' rowere mo opogore opogore, kendo ma hikgi opogore opogore, kangi'yo to aneno ka nitiere ma jo moko hikgi bit oniang' matin, to jo moko to pod nyithi sikul to moko be pod ni piny mag nyi thi sikul gi, gini nengo' ma en godo maduong' en ni oriwo ji kanyakla, kata oriwo rowere kanyakla, mondo obed kamoro achiel, mondo giwach pachgi, gigo duto machandogi , gigo duto magikale, kaka gigombo ni mondo giyud kony, kata kaka kony osebedo kachoponegi, kata shida kata shida ma giyudo e mondo mi giyud kony kaka rowere matindo, mano achiel kuom nengo maneno maduong ' e hiye ka kachako angi'ye to okelo mor mor mar riwruok mar joka nga'to kata riwruok mar kanyakla nikech ka ji obedo kama to onyiso kanyachiel mar thano , gibedo kanyakla gijiwo paro, ngato golo maonine nga'to wacho pache to parogite iriwo, koro otemo riwo ji masomo nyaka ma ok som koro okelo riwruok mar kanyakla, mano e gima neno ka to kendo nengo' marariyo maneno kae, gini nigi nengo e aluorawa

Yath mar panadol itiyo godo sa ma wiyi bari kata in gi hourwok mar dend, panadol inya ti go mondo okwe dendi kata mondo wiyi ma bari ahinya odog chien. Koro kuom yedhe ma anyalo tiyo go kata gi ma chielo ma anyalo tiyo e paro e lo panadol ka po ni panadol extra onge nitiere yath mi iluongo ni kaluma, anyalo tiyo gi kaluma, anyalo tiyo gi moro ma iluongo ni sonamoja, wan gi yath machielo be mi iluongo ni sonadol, wan gi moro bende mi iluongo ni paraton. To kata kamano nitiere yath mi iluongo ni diklofenak en bende sa ma dendi ochwakore kata wiyi obarore chwakruok mar del biro nikech sa moro wich bar mang'eny, koro ka dendi ochwakore kata wiyi obarore wiy bari bende inyalo tiyo gi diklofenak. Mar geng'o kata lo panadol, ka ok diklofenak bende inyalo tiyo gi yath mi iluongo ni brufen kata burufen inya tiyo go e lo panadol. Gigi duto biro mana konyo ni e two achiel kata e shida achiel ma chandi no, panadol, ka ingi panadol ma go te tiyo e lo gi e lo panadol.

Gimatimore kae en ni mokwongo aneno ka Diana Marua kata Diana Bahati lando mwandu ma en godo ma en mogo mopoki moregi miluongoni Raha. Ochalo gima ouso mogoni kendo oyangoneji gima mogoni en kata mit mar mogoni, kata mogo monego obed ni ji omany koponi odhi e chiro mar nyiewo mogo mar tedo kuon. E gimaneno ka timre kae. E lwete onyisowa dole, dole manyiso ni mogo no ni sawa. Dolecha en ga gima nyiso ni gik moko gin sawa. Koro otemo wacho ni mogoni nitiere sawa kendo oromo e yo mar tedo. Mano e gimaneno ka timore.

Jower wende dholuo adek mahero ahinya. Mokwongo en John Junior kata Johny Junior. Mar ariyo ahero jawer miluongo ni Opija Kaeli kata maluongore ni Emma Jalamo. Kasto ahero wende mag Mussa Juma manosenindo Mussa Juma.

Chiemoni karange to aneno ka en mandas ponge', kod ringo' mowang' kasto oket kachumbari bathe, mondo achiel ringa'ni, kasebedo gi ringo mayang' aluoko ringani, kaseluoke to akete sufuria, ta akawo ringani to akete sufuria to akete e wi jiko kata kendo kata gas mana ade tede, kase kete aweye mo papni ma pi mane nie yiye ma rum , ka pi oserumo , akawo mo to aole hiye aloke aloke aloka ma ochiengi ma olokre rabuor kakawo nyanya kakawo kitungi gi saumu be aseole hiye owang' godo, ma obed rabuor ka ose osebedo rabuor atoke san angado nyanja kitungu kod hoho mane aseketo bende, aluoko kase luoko to anga'do maber to akete e bathe, mandasa mane asebago nganocha , akawo to aketo mo ma chuakre , mo kosewalo aluto mandesa mandesagagi aloke ma obed rabuor atoke akete san kamano eka anyalo loso chiemo.

Mae en od thieth maduong' mar Kenya. En siptal maduong' miyude thieth mopogore opogore. En siptal maa mapiny Kenya oyango kaka osiptande maduong' . Osiptandni, ka ng'ato nigi shida mora mora osethiedhe mokalo osiptnde mamoko, inyalo ore gi barua kata goboke, kikele e osiptalni mondo ong'iye matut, orange matut kakalo kuom mashinde madongo dongo kata mashinde ma teko gi ng'eny kata lakteche ma lonygi osedhi e ondamo mamalo moloyo mosebedo ka thietho kuma ne koro ogole jatuwono. Osiptalni itime bero mopogore opogore. Osiptalni, mon nyuole, osiptalni gige thieth mathoth nyaka jogo manigi shida mar kansa yudo thieth e osiptalni. En osiptal maduong' mar sirikand Kenya ,mago e gigo manyalo lero ni timore kae. Ka ok mano, to osiptalni bende nitiere tiegruok be mag nyithi sikul, bende tiegore kae. Mago duto timore ka.

Ma en oula maduong' momol kendo okalo e mieche kuonde ma ji odakie. oula ni ka anene ,paro ma biro ira kata ma biro kuoma en kaka dhano koro obet um ng'iyo kaka koth maduong' ma ochwe okelo oula moywero mieche gi ma gi dakie, ku ma nyithindo nyalo gute onge, kuonde ma ji nyalo dakie be koro onge nikech oula oywero puothe kendo odonje mieche moywero dala. Ka aneno gi ma ka kendo, paro ma donjo na en koth maduong' mar elnino, ma ne ochwe ma ogo piny ma ne omiyo oula ne omol maduong moywero ji e pacho kae kata e piny e pinje ma opogore opogore e Kenya wa, piny mane osandre ahinya ka ang'iyo gi ma kama to ne en kano, kod jogo ma ne odak kuonde ma ne gode nitie e tie gode, oula ne oywero gi pi ma ya madongo dongo ma pi ma mol gi kite ma dongo dongo mo oa e got bende ne okawo ngima jo moko to iye oye to gi ma kama ndalo ma otimore, okelo ga midhiero maduong e mieche nikech ji koso kuonde ma gi ninde, kuonde ma gi dage, kendo kaka gi chiemo nyithindo be dong ka sandore kendo ka.

Odiochieng mokuongo mane atime tich mar puotho mar puro bando, ne ok en tich mayot kata kamano, no oketa gi yolo, denda ne ojony, lakini bange' to ne aduogo amor kane ayudo keyo manyangafu kata keyo maber, bando ne achiek bang' doyo maber kendo nakeyo maa wayudoo cham kata oduma, lote mana mothuro kawuoke puotho manewapuoro kuonga na puro kata timo tich mar puro band, yot to ne okoyot lakini ne en tich ma bange to na buonje, kaluore gi olemo mane ayudo bang' keyo.